watiyo gi dhok e puro puodho, dhogi itwe gi e jok kata dhok angwen kata dhok ariyo ,jok iriwo gi kwe dhok kitiyo gi nyororo, ng'ato achiel chue kweru ngato achuiel sembo dhok ,lo iloko ka ae ilo kawuok oko mondo ogol buya.

Akawo law aketepi ma akiko gi sabun miluongo ni omo. Aweye epigno kuom dakika moko ma buora. Kaeto aru adunyo lawno ma gik ma omokego wuog maler. Anyalo rudho kata gi bras mondo giwuogi.

Achuako pii e sufuria ma popni. Kasto aolo mogo ei pigno. Katiyo goluthkuon, adualo kuon ka ariwo pi gi mogo kendo aketo mach moromo ma kuon chiegi.

Magi gin jotich mag kambi mar uso okumba, gi dhi kuonde ma ji nitie kendo gilero ne ji ber mopogore opogore mar kawo okumba, nyalo bedo okumba mar somo, okumba ma imiyi ka ng'ato othoo, okumba ma ng'ato nyalo kawo mar ngima kendo gilombo it ji mondo okaw okumba gi, ji ndikore kendo giyawo ne gi akaunt magi biro timo e kungo dwe ka dwe ka kungo ni osechiek to ibiro miyi.